koboisyen kekasen tienwakik ,kiboisyen koraa Yan kiname simoit nekabirun chita aketukul kounaton.

teta, kiakik chu ko kiakik chekikee menyoru cheko, moita nemi gin nekatekeye kou noton eng teta ake tukul nekamuch koi..

koboisyen kelaen tukuk kou nyanyek, makatinik akot koboisyen kelaen, kekonoren tukuk chekororon, kikonoren nyanyek chon makatinik koraa .

Boisyen bikab kokwenyun koroi, koboisyen kou tochit, boisyen koraa kochacheni simoshek, boisyen koraa konyoru mawasiliano tofauti tofauti eng ngwany komukul, boisyen koraa eng Kila betut.

ae chito kasit koarorchin chitab kamanut akomwae kit netesetai eng compyuta kamakyinke ki nebo compyuta nemaimuch koyai, nekawendi kinet olekyaita.

iarorchi chito koboisyen komputa, anan kielezanchin kit nekimakyinken konai yekangotomo koelewan sikonyone ketoret kobun chito netinye naet eng...

kit netesetai eng yu ko aldaetab nyanyek eng solo, aldae chito nealda nyanyek kwaldachin kastomayanyin nekakotach akoarorchin akobimanchin.